ore tenakata ele toki amu keji watermelon naa iyanyu, ilo nintau tolchamba ore piindip aitau tolchamba niyau, ore eninkunaki eninya naa ikiny nintau ele shoni lioriong ore ake piintau ele shoni lioriong basi ninya watermelon naa kemelok ele toki oleng ampaka nekinyi peetumokini ainosa.

ore toolarin ootulusoyie naitabayie intokitin kumok amu ore inkera apa natejo paisum naisuma nidipa sekondari ore si nanu natejo apa kaisuma te college naidip neeku ore toolarin ootulusoitie naidipa intokitin e tipat naleng tenkishui ai.

ore eninko enimbelekeny enkarna enkerai ee tempalai einoto naa ilo aiterunyie enapa sipitali ninotie nanotie entomononi enkerai nilo aiteru niya ina sipitali enkaldasi birth notification niteri aapuo aibelekeny tine wueji nitumoki taa tenakata ayeu ayawa kuna opisi naibelekeny impala kuna oshi naitau impala einoto.